Ũndũ wa mbere no ndĩmatũmĩre message kana ndĩmatũmĩre message ndĩmere kĩrĩa ndona na ũrĩa mangĩkinyĩra handũ hau nĩgetha mone ũrĩa kũhana. Ningĩ no ndĩmahũrĩre thimũ ndĩmere hena maũndũ ma hi na hi mangĩmemerekia terebiceni-inĩ. Kana ndĩmatũmĩre message kũhĩtũkĩra mũtambo wa intaneti ũrĩa mangĩkorwo maheanĩte terebiceni-inĩ. Na no mahũthĩre getha mahote gũkorwo makĩmemerekia mohoro macio.

Ũhũthĩri wa hoofer noũrehe mathĩna kũrĩ andũ hangĩkorwo na mĩcemanio, na mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩarathikĩrĩria nyĩmbo na thauti nene, ningĩ no ĩrehe thĩna hĩndĩ ĩrĩa andũ metoro na andũ marabatara kũhorera na matirenda inegene na rĩrĩa mũndũ ũrĩa akuhĩrĩirie nĩarathikĩrĩria nyĩmbo akĩhũthĩra hoofer na kũmarehere inegene mũno makarakario nĩ ũhoro ũcio, ningĩ hoofer noĩkorwe ũkĩnegenera andũ nginya makorwo na thĩna na matũ ríĩĩa megũkorwo magĩthikĩrĩria nyĩmbo ici na thauti nene .

Hĩndĩ ĩrĩa mũrutwo egũcererwo kĩrathi hĩndĩ ĩrĩa abatiĩ gũkorwo agĩkinya tene nĩakoragwo na thĩna tondũ, kĩrĩa gĩgũthomithagio hĩndĩ ĩrĩa ategũkinyĩte nĩ ndakoragwo akĩmenya, na ningĩ kĩrĩa egũkora gĩgĩthomithio rĩngĩ ndekũmenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere na atuĩke wa gũtukanĩrwo. Ningĩ no akorwo akĩherithio na agakorwo akĩhũthĩra mathaa marĩa angĩahũthĩra gũkorwo agĩthiĩ na mbere na irathi ciake agĩka mawĩra marĩa angĩheo. Ningĩ gũcererwo kĩrathi no gũtũme akorwo akĩingatwo kana kwĩrwo acoke agoka hĩndĩ ĩngĩ na getha agoka tene.

Mũrutwo hĩndĩ ĩrĩa agũthomithio nĩ mũrutwo ũrĩa ũngĩ, nĩ akoragwo na kanya gakũũria kĩũria kĩrĩa angĩtigĩra gũkorwo akĩũria mwarimũ, ũgwo agakorwo akĩnyita ũrĩa kĩũria kĩu kĩrĩa arathomithio, na ũgateithia getha akorwo akĩnyita mũno na korwo akĩmenya ũrĩa ageka kĩgerio-inĩ, na ũrĩa mũtaratara ũcio ũkoragwo, ũgwo agakorwo ake akĩnyita , na ningĩ hĩndĩ ĩrĩa agũkorwo agĩthomithio nĩ mwarimũ, rĩngĩ mwarimũ ũcio egũthomithia na ihenya mũno getha akorwo akĩrĩkia syllabus ĩrĩa abatiĩ gũkorwo agĩthomithia, na gũkũ nĩ kũrehagĩra arutwo aingĩ mathĩna hĩndĩ ĩrĩa magũkorwo magĩthoma.

Mĩthuguiti nĩ ĩthondekagwo nĩ kambũni ya Nuvita, na ningĩ kũrĩa mĩthiguiti nĩ ĩkoragwo na mogwati harĩ ũgima wa mũndũ, na nĩ ĩrehagĩra mũndũ mathĩna ta ma gũturwo nĩ magego kana kuuma magego, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũrĩa mĩthuguiti mũno , na ningĩ mĩthuguiti no ĩtũme mũndũ akorwo akĩrwara mĩrimũ ya cukari kana kũhaica gwa thakame, ũgwo mĩthiguiti no ĩkorwo ĩkĩrehera mũndũ mogwati maingĩ, na ningĩ mĩthiguiti no ĩrehere mũndũ thĩna ta wagũkorwo akĩ agĩthũkĩrwo nĩ indo imwe , hĩndĩ ĩrĩa eg.

Njuici nĩ cithondekagĩrwo Kenya nĩ kambũni ya CocaCola na ingĩ nyingĩ, na ningĩ njuici, niĩ no nyite mbaru, na he ha iganda icio mwĩhoko atĩ cingĩturwo gĩcigo-inĩ gitũ, no gũkorwo na thoko nene, tondũ hĩndĩ ĩrĩa njuici cigũkorwo cikĩgũrwo, nĩ cikoragwo na goro na ningĩ cingĩgakinya gũkũ nĩ cihũthĩraga , thabarĩ ĩrĩa ĩkoragwo ho nĩ nene, na rĩu njuici ĩkaumania kwongererwo thogora, andũ makaumania na kwaga gũcigũra kana magatũmana ĩgĩrwo na mĩtokaa ĩngĩ ĩrĩa ĩkũrĩhĩa raithi .

Kũhe ciana iheo hĩndĩ ĩrĩa ciakorwo cigĩka wega cukuru-inĩ nĩ ũndũ mwagĩrĩru tondũ nĩũteithagia ciana hĩndĩ ĩrĩa ciakorwo cikĩheo iheo icio gũkena na cikongerera kĩo kĩrĩa ĩrarĩ nakĩo kũringana na mbere ĩyo, tondũ nĩciakorwo cikĩona nĩcirakorwo cikĩrũmbũiywo na cigakenererwo hĩndĩ ĩrĩa cieka wega, ũguo iheo kũhe ciana iheo thukuru nĩ wega, na tondũ nĩciteithĩkaga ningĩ hĩndĩ ĩrĩa cigũkorwo cikĩheo iheo tondũ ona rĩngĩ nĩcionaga ciana iria ingĩ cikĩheo iheo na cigakorwo cikĩmaka mũno na cikarigũo hĩndĩ ĩrĩa ciaga kũheo cikarigwo kaĩ cio citangĩheo. Ona niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ cukuru no ndaheagwo iheo nĩ aciari akwa, na ngakorwo ngĩkena mũno na ngongerera kĩo kĩrĩa ndĩrarĩ nakĩo maita merĩ, getha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ onaguo ngakorwo ngĩheo iheo ota ota ciana iria ingĩ.

Macini cia kompiuta nĩcikoragwo na macini iria cikoragwo thĩinĩ wa cio, na cikoragwo ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ getha cikorwo cikĩgitĩra kompiuta kumana na rũkũngũ na na mathĩna mangĩ cingĩkorwo cikĩrehererio nĩ rũkũngũ rũu. Ũguo nĩ gũkoragwo gwĩkĩrĩtwo tũbani tũkũhũra rũkũngũ rũu na tũgakorwo tũkĩrũruta na kũrũhura thĩinĩ wa kompyuta icio. Ningĩ bani icio nĩcikorgwo cikĩhũra rũkũngũ rũu rũtigakorwo rũkĩnyitĩrĩra kompiuta-inĩ icio citigakorwo cigĩthũka thĩinĩ nĩũndũ wa kũguma, kũnyitana kwa rũkũngũ rũu na kũgacia macini icio thĩinĩ, na cigakorwo cikĩgĩa mathĩna ma kũruta wĩra.

Mũtaaramu wa ũthondeki wa thitima ũrĩa ũkinyanĩirire ikĩro nĩateithagĩrĩria mũndũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũgũbuata ũrĩa ũrĩa areka nĩũkoragwo ũkĩmenya ũrĩa ũbatiĩ onawe gwĩka na ũgakorwo ũgĩthoma oro kaũndũ. ũguo nowega gũkorwo ũgĩta mũthodeki mũtaaramu wa thitima ũrĩa ũkinyanĩirie ikĩro, ningĩ no kũrĩ arĩa mateithagĩrĩrĩria mũndũ na kũmonia ũrĩa abatiĩ gwĩka thitima cingĩkorwo na thĩna ta ũcio egũkĩte gũthondeka. No ũguo nĩguo mateithagĩrĩria mũndũ hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo na egũkorwo agĩkuonia na ningĩ ũngĩbutĩrĩra wega no akorwo na no ũkorwo na ũmenyo wa ũrĩa thitima cithondekagwo, ũguo nĩwega gũkorwo ũkĩhũthĩra mũndũ ũrĩa ũkinyanĩirie ikĩro cia gĩthomo hĩndĩ ĩrĩa ũrabatara gũthondekerwo thitima.

Macini ĩyo ya kũruga cabaci mirioni ĩmwe nĩ ĩgũkorwo ĩgĩteithĩrĩria andũ arĩa makoragwo maandĩkĩtwo mawĩra-inĩ ma gũcererwo. Ũguo magakorwo magĩkenerera ũhoro ũyũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩbatara cabaci matirĩkoragwo makĩrugĩra mũciĩ, marĩthiaga makagũra he macini ĩyo. Ningĩ macini ĩyo nĩ ĩkweheria andũ arĩa makoragwo makĩruga cabaci itoĩkaine kana nĩ irĩ ikĩro mataũni-inĩ. Ũguo ĩgakorwo ĩgĩteithĩrĩria andũ gũkorwo makĩehererio andũ arĩa marugaga cabaci itakinyanĩire ĩkĩro na gũtũma andũ acio makorwo makĩrwara. Ũguo macini ĩyo ya cabaci mirioni ĩmwe nĩ ĩteithĩrĩirie harĩ kũrehe andũ hamwe tondũ marĩkoragwo makĩgũra cabaci harĩ macini ĩyo

Macini hĩndĩ ĩria mũndũ aracihũthĩra gwaka kana gũkua mahiga nĩ citeithagĩrĩria mũndũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ekũandĩka andũ nĩ mekũruta wĩra na kahora mũno getha makorwo makĩruta wĩra ũcio thikũ nyingĩ. Na hindĩ ĩrĩa mũndũ ahũthĩra macini nĩ akoragwo na baita tondũ hĩndĩ ĩrĩa araakithia nyũmba icio macini nĩ cikoragwo cikĩhĩka andũ arĩa maraaka, na ũguo cigateithĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ũgwaka manyũmba. Na nyingĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ marahũthĩra moko gũkua mahiga kana gũtukania mĩthanga nĩ makoragwo makĩoya mahinda maingĩ. Hĩndĩ ĩrĩa macini ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩra ndagĩka oro nini kwambatia mahiga na gũkua indo ingĩ cia mwako. Na ningĩ andũ hĩndĩ ĩrĩa manoga magĩkua indo icio nĩ makoragwo makĩruta wĩra kahora mũno. Ũguo mũndũ agakorwo akĩruta wĩra mũnini mũno na kũhũthĩra mahinda maingĩ gwaka nyũmba icio.

Hena bata kũhũthĩra mĩrango na ndirica cia cuma tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arahũthĩra ndirica kana mĩrango ya icicio no cikorwo cikĩũragwo na mũndũ gũkorwo akĩingĩra nyũmba ĩyo, na ningĩ kana akorwo akĩringa akĩũraga icicio icio na kũhingũra ndirica kana mĩrango ĩrĩa ĩtarĩ na grill na kũingĩra kana kana kũingĩra na kũruta indo iria cia bata, na ningĩ mĩrango ya cuma no ĩkorwo ĩkĩgitĩra maũndũ ta maya tondũ, mũrango wa cuma ndũngĩkorwo ũkĩringa kana kũraga ta icicio, ũguo igakorwo ikĩmenyerera ikĩkorwo ikĩhingĩra na kũigĩra ũgitĩri indo iria cingĩkorwo thĩiniĩ wa nyũmba icio. Ningĩ mĩrango ya cuma mũndũ ndangĩkorwo akĩona thĩiniĩ ta icicio tondũ icicio ũngĩko he iria mũndũ angĩaka nacio na cikorwo mũndũ nĩarona thĩiniĩ, no mĩrango ya cuma kana ndirica cia cuma mũndũ ndangĩkorwo akĩona thĩiniĩ e nja.

Mwarimũ nĩ anyitaga itemi harĩ gĩthomo gĩa kũnogora mwĩrĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo agĩthomithia arutwo lesson irĩa cirabatara mũrutwo gũkorwo akĩhũthĩra ciĩga ciake cia mwĩrĩ na hakiri o ũndũ ũmwe nĩ akoragwo akĩnogora na gũcanũra mũrutwo ũcio. Ũguo agakorwo akĩmenya maũndũ maingĩ na agakorwo akĩnogora mĩĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo akĩhũthĩra nyamũ cia practical, cia gũkorwo agĩka na moko. Ũguo agakorwo agĩthoma no ũndũ ũmwe agakorwo akĩnogora mĩĩrĩ. Ningĩ o ho no kũrĩ lesson cia gũkorwo atĩ arutwo nĩ marathiĩ nja magakorwo makĩnogora mĩĩrĩ na magakorwo makĩnogora mĩĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa lesson ĩyo yakinya. Na nĩ lesson ĩkoragwo ho o ro, o ro thukuru ciothe na nĩ cikoragwo cia bata tondũ arutwo nĩ makoragwo makĩnogora mĩĩrĩ yao.

Niĩ no nyende ciana ciakwa cithome cikinye kinya mayunibacĩtĩ na gũkorwo magĩthoma ndigirii magathiĩ nginya professional ĩ ũguo magakorwo me ma professor na magakorwo makĩruta mawĩra manene manene maramateithĩrĩria getha makorwo magĩthiĩ magĩkũria bũrũrĩ na magakorwo magĩteithĩrĩria kũkorwo makĩmenyerera bamĩrĩ ciao, ũguo nĩ ũndũ ũngĩkorwo ũkĩngenia na nĩnjigĩte mĩbango ya gũkorwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩbatara gũthoma ithomo icio nĩndĩrĩmateithagia na kũmarĩhĩra thukuru hĩndĩ ĩrĩa magũkorwo magĩthiĩ na ũguo hĩndĩ ĩrĩa magũkorwo me mawĩra-inĩ nĩtũrĩteithanagia nao getha hĩndĩ ĩrĩa me thukuru na mena bamĩrĩ ngamongerera kĩndũ kĩnini getha makorwo magĩkinyanĩria iroto ciao cia gũthiĩ na mbere na gĩthomo na nĩ ũndũ ũngĩkorwo ũkĩmakenia oronao.

Mũtaratara wa gĩthomo Kenya nĩũrateithĩrĩria arutwo getha makorwo makĩona mawĩra marĩa makoragwo makĩrirĩria na ũgakorwo ũkĩmateithia gĩthomo gĩgakorwo gĩkĩmateithĩrĩria gũcanũka na kũmenya wĩra ũrĩa wagĩrĩire na ũrĩa ũramateithĩrĩria kĩmbeca na kĩmeciria. Ũguo magakorwo mena bainda ya gũkorwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa me wĩra-inĩ no mathiĩ na mbere na gĩthomo na ũguo nĩ ũndũ ũcio nĩ ũndũ thirikari ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩrora arutwo arĩa makoretwo makĩrĩkia ithomo ciao na magakorwo mathomeire kothi citiganĩte. Ũguo ũndũ ũcio no ũkorwo ũgĩteithĩrĩrio nĩ thirikari kũmahe mawĩra kũringana na kothi iria arutwo acio mekĩte.

Kĩgeranio gĩa KCPE, arutwo nĩmakoragwo magĩkithio kĩgerio kĩa mathabu, marĩa makoragwo magĩthomera kuma me wanu nginyagia eight, ningĩ nĩmekithagio kĩgerio gĩa cayanici kĩrĩa makoretwo magĩthomera , na ningĩ nĩmekithagio kĩgerio kĩa CRE, kĩgeranio gĩa gĩthũngũ , kĩgeranio gĩa gĩthweri , na ningĩ ona kĩgeranio kĩa IRE kwĩ arĩa aithĩramu, na o ho no mekithagio kĩgeranio gĩa social studies kĩrĩa makoretwo magĩthomithio nĩ arimũ ao, na nĩ kĩrĩa makoretwo makĩmenya kwa ihinda rĩrĩa makoretwo me thukuru.

Getha mũndũ eyandĩkithie getha aheo ngombo ya HELB, nĩ arabatanagia akorwo eyandĩkithĩtie cukuru-inĩ wa TVET , kana wa korĩnji kana yunivasĩtĩ getha akorwo akĩheo ngombo ici, na ningĩ getha ũheo ngombo ici, nĩ ũbataranagia maratathi maku ma gĩbandĩ, na Birth Certificate ĩrĩa ũgĩkoragwo nayo, ningĩ no nginya ũkorwo atĩ nĩ wĩyandĩkithĩtie cukuru-inĩ ũcio, na cukuru ũcio nĩgwo bado ũgũteithagĩrĩria nĩgetha ũkorwo ũkĩheo ngombo ya HELB.

Kambũni ya Kenya Airways nĩ ingenagia tondũ nĩ makoragwo na mĩbango nĩ, nĩmakoragwo mabangĩte mĩbango yao wega ya ũkuui wa ndege, na thaa ciao cia ndege gũkũũra na gũkinya , nĩ makoragwo macibangĩire wega, ũgwo mũndũ no akorwo agĩbanga thaa iria angĩkorwo akĩbuku ndege, na akorwo agĩthiĩ na ihenya, ũgwo ndege ya Kenya Airways bado, no nĩ ĩkoragwo na space nene ya gũkorwo ũgĩkuirwo indo ciaku, ningĩ nĩ mathiaga thĩ yothe, kuma Afrika gũthiĩ nginya mabũrũri ma na nja, na nja wa Afrika, ũgwo mũndũ agakorwo ena baida tondũ no akuirwo nginya indo, na kũrĩha ndege ĩkue indo kuuma mabũrũri mau ma na nja.

Gĩthomo gĩa CBC nĩ kĩega tondũ nĩ gĩgũteithĩrĩria arutwo gũkũria taranda ciao, nĩ tondũ mena lesson ciothe irĩa arutwo mangĩkorwo makĩenda gũthoma, na irĩa cirakũria taranda ciao, tondũ rĩrĩa mũrutwo angĩkorwo akenetio nĩ nyĩmbo no athome gĩthomo gĩa nyĩmbo, na ũrĩa ũrakenio nĩ ũbundi no athome gĩthomo kĩa mabundi , ningĩ ũrĩa ũtarakena, ũrenda gũthomera gĩthomo cia mathabu, nĩ egũkorwo agĩthomera mathabu na njĩra ya kinyi, ũguo agakorwo agĩkenera mũno tondũ taranda yake na kĩrĩa akoretwo akĩrirĩria , rĩu no akorwo agĩthoma kuma arĩ o kanini , na agĩkinya nĩ gũthiĩ yunibacĩtĩ agakorwo e nama atĩ kĩrĩa arathomera nĩgĩkũmũteithia, na ena ma atĩ kĩrĩa arathomera nĩ kĩndũ owĩ na nĩ kĩndũ anona ona mbere ĩyo.

Mũthako wa basket ball nĩ ũteithitie arutwo na andũ arĩa angĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa magũkorwo magĩthaka, nĩmakoragwo magĩkena makĩnogora mĩĩrĩ na magakena mũno, tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo megũkorwo makĩhũthĩra mahinda mao, na magakorwo makĩyeherania na ũtũmĩri wa ndawa cia kũrebia, irĩa cingĩkorwo cikĩmarehera thĩna mathĩna mĩĩrĩ-inĩ, na bado hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthaka me iharo-inĩ, nĩ ma menyanaga na andũ angĩ na magakorwo magĩteithania harĩ ũkũrĩa, na makamenyana makĩrĩa na ũrata ũcio nĩ ũtũmaga bado magakorwo magateithania hĩndĩ ĩrĩa mena thĩna, ningĩ basket ball nĩ ĩteithagia andũ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa megũthaka mbeca, nĩ makoragwo magĩteithĩka na magakorwo makĩgĩa mbeca hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩigĩrĩra, na magakorwo mena timu ĩna hinya na yagũcinda acio angĩ, ningĩ hĩndĩ ĩrĩa megũcinda acio angĩ nĩmakoragwo makĩmenya atĩ, o timu ĩyo nĩ ma nĩ nditũ , na nĩ ĩmenyete gũthaka biũ, na ĩgakorwo ĩgĩteithĩka, magĩteithĩka marĩ othe hamwe.

Tekinoronjĩ nĩĩhutagia andũ gĩcigo-inĩ gitũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa gũkumĩra maũndũ ma hi na hi nĩmakoragwo makĩmenya narua kũhĩtũkĩra terebiceni kana ma redio, na ningĩ arĩa mena thimũ cia taci nĩmakoragwo makĩmenya hĩndĩ ĩrĩa mekũingĩra mũtandao-inĩ. Ningĩ tekinoronjĩ nĩĩhutĩtie andũ tondũ nĩmahũraga biacara kũhĩtũkĩra thimũ ciao na kũhĩtũkĩra mũtambo wa intaneti. Ningĩ tekinoronjĩ nĩĩteithagia andũ arĩa mendete mĩbira na maũndũ matekinoronjĩ magakorwo makĩhũthĩra thimũ ciao hĩndĩ ĩrĩa magũkorwo magĩbatara kũmenya maũndũ. Tekinoronjĩ bado nĩĩteithĩtie andũ tondũ nĩmakoragwo makĩhũthĩra tekinoronjĩ gũkorwo makĩaranĩria na andũ arĩa angĩ kinya arĩa marĩ mabũrũri ma na nja, ũguo tekinoronjĩ nĩĩteithĩtie andũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ta hĩndĩ ĩrĩa andũ marenda gũkorwo na mũcemanio nĩmakoragwo magĩcemania mĩcemanio ĩyo kũhĩtũkĩra mĩtambo ya intaneti ĩrĩa macemanagĩria kuo.

Macukurũ nĩmacemanagia na moritũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa marenda arutwo othe makorwo magĩkinyanĩria either gĩthomo kĩa gĩkĩro kĩa igũrũ amwe ao nĩmakoragwo gũkorwo magĩkorwo cukuru, ũguo magatĩra narĩu arimũ magakorwo na thĩna mũno tondũ nĩmarenda arutwo acio bado makorwo makĩmenya na gũithĩria gĩthomo kĩu. Ningĩ hena moritũ mangĩ tondũ, hĩndĩ ĩrĩa mũrutwo aga kũrĩhĩrwo bithi nĩakoragwo akĩingatwo getha akorwo akĩrĩha tondũ arimũ onao no mendaga kũrĩhũo na ningĩ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthiĩ gũthomithia ithomo cia iria citarĩ cia thirikari tondũ rĩmwe arimũ nĩmathiaga gũthomithia mawikendi na rĩmwe ũgakora arutwo aciari matirĩhĩte mbeca icio arutwo makaumania na kũingatwo. Ningĩ arutwo nĩmarĩha nĩmakoragwo magĩcemania makĩhe arutwo irathi cia mwanya ta cia gũthiĩ thukuru hĩndĩ ĩrĩa ta kiumia na arutwo arĩa maagaga gũthiĩ matikoragwo magĩkinyanĩrio nĩ gĩthomo.

Yunibacĩtĩ nociteithĩrĩrie arutwo na gĩthomo kĩna ũnyitanĩrĩri arutwo arutwo arĩa mangĩkorwo makĩingĩra yunibacĩtĩ no makorwo makĩheo mbeca cia HELB u, iria cingĩkorwo cikĩmateithĩrĩria kũrĩha mbeca cia gũthoma hĩndĩ ĩrĩa mangĩkorwo mena thĩna na hĩndĩ ĩyo matangĩkorwo na mbeca cia kũigana kũrĩha, ũguo yunibacĩtĩ bado no ĩkorwo ĩgĩteithĩrĩria arutwo aya na kũmahe notithi kuma mĩena yothe ya Kenya nĩũndũ tondũ arutwo nomakorwo makĩenda gũthomera yunibacĩtĩ no matirĩ na ũmenyo atĩ kwĩna yunibasĩtĩ gũkuhĩ na kwao, ũguo magakorwo magĩthiĩ yunibacĩtĩ cia kũraihu na magakorwo makĩhũthĩra mbeca nyingĩ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthiĩ, no hĩndĩ ĩrĩa yunibacĩtĩ ĩkũheana marũa hakuhĩ na ĩrĩa aya hakuhĩ na andũ acio nĩmakoragwo makĩmenya atĩ hena magakorwo magĩ save u mbeca iria mangĩkorwo makĩrĩha gũthiĩ he yunibacĩtĩ ĩyo ĩ kũnene.

Mũtaratara ũyũ wa gĩthomo wa CBC ,nĩ ũrateithĩrĩria arutwo gũthoma tondũ hĩndĩ ĩrĩa arutwo magũkorwo magĩthoma irathii nginya cia kwonania tarenti ciao, na makoragwo makĩgĩa ũmenyo atĩ, aya nĩmakoragwo na tarenti , mũndũ agakorwo akĩmenya tarenti yake na kũmĩrutĩra wĩra na kĩo, nĩgetha ĩgakorwo ĩya kũmũteitha thutha-inĩ , ningĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo agĩthoma gĩthomo gĩa CBC , arutwo aya nĩ maronekana marĩ akenu mũno, tondũ nĩ marathomithio irathi nginya irathi cia, iria irathomithio yunivasĩtĩ na masekondarĩ , ũgwo mũndũ hĩndĩ ĩrĩa agũkorwo akĩingĩra yunivasĩtĩ , agakorwo ena ũmenyo wa kĩrĩa arathomera, na kĩrĩa arabatara.

Ũthondeki wa nduthi nĩmathũkũmaga mbeca kuma ta ngiri ithatũ he mũthenya hĩndĩ ĩrĩa kwĩna andũ aingĩ, na hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na andũ aingĩ nĩmathũkũmaga ringĩ ona ngiri na magana matano gĩcigo-inĩ gitũ. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa mona mbeca icio no macigithie mabengi-inĩ nĩgetha magakorwo magĩcihũthĩra thutha-inĩ, ningĩ mbeca icio no makorwo magĩciga wega ona hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩcikia Mpesa-inĩ matekũhũthĩra bengi. Ningĩ no makorwo magĩcikia saco-inĩ ĩrĩa mangĩkorwo maturĩte marĩ andũ a nduthi, kana magakorwo magĩtura ngurubu ĩgakorwo ĩkĩmaigĩra mbeca icio, no andũ aya a nduthi nĩmakoragwo na moritũ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩneo mbeca icio hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩaga gũciga bengi-inĩ icio kana Sacco-inĩ nĩmacihũthagĩra na mabataro maingĩ marĩa matangĩkorwo macibangĩire.

Arimũ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩenda gũthomithia na mũtaratara wa ndinjito nĩ magũmagĩrwo nĩ molritũ maingĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mekwenda gũthomithia arutwo ao makĩhũthĩra intaneti, ti arutwo aingĩ makoragwo na mĩtambo ĩyo ya intaneti. Ũguo arimũ magakorwo magĩthomithia andũ anini na makoima na gũcokera ũndũ ũcio irathi-inĩ, tondũ nĩ mendaga gũthomithia arutwo othe hamwe. Na ningĩ hĩndĩ ĩrĩa mekũhũthĩra mĩtambo ya ndigito, arĩa amwe nĩ makoragwo na mĩtambo ĩyo no matiũĩ kũhũthĩra getha makorwo magĩthomithio nĩ arimũ acio. Na hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩonio nĩ ĩkoragwo, hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthomithio na njĩra ya ndinjito nĩ gũkoragwo na marĩhi ma kũgũra data ũguo arimũ acio magakorwo na moritũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrutwo ũcio aga mbeca cia kũgũra data agakorwo akĩaga gũthoma hĩndĩ ta arutwo arĩa angĩ. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa thimũ ciao tondũ ti icagi ciao, ti icagi ciothe cikoragwo na thitima, thimũ ciora, ciathira mwaki nĩ mahũthagĩra.

Tekinoronjĩ nĩĩranyita itemi irathi-inĩ cia thikũ ici, tondũ arutwo aingĩ nĩmarakorwo magĩthomera magĩthoma kũhũtũkĩra intaneti na nĩ intaneti ĩyo nĩyo ĩramateithia gũkorwo makĩ elewana amwe nĩmakoragwo magĩcokera ũhoro ũcio hĩndĩ ĩrĩa me mĩciĩ-inĩ, tondũ nĩmegũkorwo makĩrekondi na kana magatũmĩrwo bindiũ kana magatũmĩrwo mbica cia irathi irĩa marakorwo magĩthoma, ũguo magakorwo makĩhũthĩra mbica icio kana bindiũ icio hĩndĩ ĩrĩa me na megũkorwo makĩririkania kĩrĩa megũkoretwo magĩthomithio na nĩ tondũ ũrĩa matangĩka kĩrathi tondũ mwarimũ athomithia athiĩ no macokire mabuku-inĩ gũthoma kĩrĩa mathomithio, ũguo makĩhũthĩra bindiũ icio mangĩkorwo makĩhũthĩra intaneti-inĩ, no makorwo makĩnyita ũrĩa makũbundithagio na magakorwo makĩmenya ũndũ ũcio na kinyi, na hĩndĩ ĩyo nĩmakoragwo magĩteithĩka, tondũ magĩka igerio ciao nĩmaririkanaga narua, hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩhũthĩra bindiũ icio gũthoma.